Benkishek che chotok cheu Tala, ko kikotoret ole oo. Amuu, kikotoret biik chechang' konde, kokonorchin rabinik kwak. Ing yutok, inyoru biik cheu mwalimuinik, kabatik, askarik koboisie Tala. Ako Tala initok, koboisie biik chechang amuu ikoitoi rabinik chotok chepo loan. Eng yutok, yea chilat chito, anan koyameche rabinik eng haraka, komuchi inendet kowechi kwoo ofisisiek chotok po Tala, apkosom inendet rabinik. Anan, koboisie soet koboisie simet nyii, kosome rabnik-rabinik chotok makchinkei. Eng yutok, ko kampunisiek chotok cheu Tala, ko kikotoret bichutok amu konorchin rabinik kwak. Ago kikotoret kosir vijanaek. Eng yutok, ko kikonyor boisiet vijanaek en yundok amu mii alake che boisie mashinishek chebo olotok. Komi alake che chope mashinishek eng olotok. Komii alake che konori rabinik. Komii alake chesire kainak chebo biik che kikonor rabinik, ak che kikosom loan. mwalimuinik-kanetik vijanaek-neranik

Bo maana kesomani sirutik chotok kikisir amaisom loan. Eng yutok, amaisom rabinik alak tugul, ko magat isomani kartasit notok-notok kikikonin amaiwe isom rabinik chotok. Ing yotok, eng kartasit notok, ko magat isomani, tatyaa eng yun bore, ko magat isianani ye yotok le magat. Ing yutok, ko magat somanan natak amu, ing kartasit natak, kokonu ole uu samet ap rabinik chepkondok chotok. Eng yotok koborun kole magat ngisom loan che chuu, chete chuuu, ko magat ilipani betusiek, eng betusiek choo, ago magat itese rabinik chetia yotok iwegu ilipandoi rabinik ap pich. Kora, mwae sirutik chotok kole, yaketepte rabinik ap pich kosir kasarta ne kakikonin kou arawek somok nguno. Ngele kesom elepu tiptem kelenjin magat iwegu eng arawek somok. Ko ngisir arawek chotok somok, kobwane bichotok po kampunit, ak nyikoibenin tuguk kouni. Ko biik chechang, komasomani sirutik chotok. Ago eng let, konyorchin

SHA ko kibandet notok kikichop sikobit konyaegei biik chebo iman. Ing yotok, SHA koboise eng ole kinyaisie, ama masta age. Eng yutok, SHA kotindoi biik che terterchin. Mii biik chotok che kikosir serikali, akomii biik chetom kosir serikali. Eng biik che kikosir serikalit, komii biik chename rabinik che mii barak. Ko yotok, ketile chepkondok kwak kosupkei ak rabinik che kitile, che kilipani. Eng yotok, komii biik chename rabinik che chotok che ngering, ako kikosor serikali kasi. Eng yotok, ketile rabinik kosubkei kora ak rabinik chename chito. Sikomii chito nematindoi boisiet, netomo kosir serikali, akomakchinkei koboisie SHA. Ko inendet, ko magat kolipani bogol somok kila arawa, sikobit kebostochi inendet. Ako yakanyor, yakamyan inendet, komuchi kwo sipitali, apkoboisie kadit notok po SHA

Ripet ap sabet, kobo maana ing chii age tugul. Eng yutok, ripet ap sabet, ko lipanun ing yotok kenyoru kaimut age tugul. Kou nguno, yo iale, yo ialchinikei motokait, ko yutok ko magat itile-itile-itile ripet ap sabet itilchini motokait notok. Si yotok kenyoru kaimut age tugul anan ko koruskei ak chiii eng oranii, kongete ripet ap sobot-ap sobot notok, kolipanun, akechopun karit, motokaa notok komyee. Kora, yoitindoi ripet ap sabet, kou nguno yakalal kot ng'ung, komu ko-ko yotok, komepinemu rabinik kuuk ichope kot age. Keboisie rabinik chotok kinde koek ripet ap sabet, kechopun kot age. Kora, eng yotok, eng ng'alek ap ripet ap sabet, kolipani chit kosubke ak kasit neyae anan ko boisiet ne ae. Eng yotok, kotindoi rabinik chechang, komuche chichotok konem chepkondok alak che imuchi konde ripet ap sabet lakwet.

Eng serikalit ak kampunishek chebo chii, ko kararan-ko kokararan tugul. Eng kaa nebo kampunit ap chii, ko kararan kosir ne serikalit. Amuu ng'alek ap chepkondok. Eng yutok, eng kampunishek cheu nguno sukulishek ap kap chebo chii, akomii sukulishek chopo serikali. Eng yutok, inyoru sigik korwochin sukulishek chotok po chii. Amuu somanet ne kikochin kipsomaninik eng yundok, koyamege ak rabinik che kalipan sigindet. Ak akou nobo serikali. Mamage kiy chi kipsomaniat ap chii amuu, toma, tap inyoru toma kelipan mwalimuinik chotok mi sukulishek chebo serikali. Eng yotok, inyoru kipsomaninik chechang komii sukulishek chepo chii. Amu ing yotok, kopee ngolipan kipsomaniat rabinik, keboisie rabinik chotok kelipane mwalimuinik, ak serikali. Chun bo serikali, ko mwalimuinik ap serikali, kokenyi serikalit akoi ipkolipan rabini, sikobit konetis.

Sokat kikotoret ole oo eng emet nyoo. Kou nguno, eng kipsomaninik. Kikotoret kipsomaninik eng somanet nywaa. Amuu, somanutik chotok magat kosomani icheket, kotos pa soet akonyorchikei eng olotok. Kora, ko tos ngalolso ak kipsomaninik chebunu taakwek che terterchin. Ako yotok, kotos iyokchikei kitabusiek chotok magat kosomani, ako-akonyor somanet kobun yotok. Kora eng mwalimuinik, ko kikotoret mwalimuinik amu, mwalimuinik chechang kokikomuch kosomeshan kipsomaninik che terterchin, angot ndamamii kibagenge. Ing yotok, inyoru somanet notok kocham keae soet. Yeki koi, tapinyoru angot chito nemi emet ap Kenya kosomane sukulit nemite America, akomii inendet Kenya. Ing yotok, koboisie inendet sokat sikobit koitchi mwalimuiyot nyi. Ako much inendet kwai somanet nyii. Ako yotok konyoru kitabusiek che magat kosomani. Ako ae inendet kasit nekikochin mwalimuiyot nyii.

Mwalimuinik betusiek chu, kobune kaimutik che terterchin eng kanetisiet nywaa. Ne tai, ko ng'alek ap chepkondok ak lipanet eng serikali. Mwalimuinik eng betusiek chu, inyoru kochelewani rabinik kwak, chotok che magat kolipani serikali. Eng yutok, inyoru mwalimuiyot makotindoi kiy ne boisie, ako inendet, kwae kasi yekikoi. Kora, ki age ko changindo ap kipsomaninik. Tapinyoru kochang kipsomaninik, ako mwalimuiyo ne ako mwalimuinik che inetishie ko ng'ering. Eng yutok, inyoru koui ng'alek ap kanetisiet amu, eng tapinyoru mwalimuiyot agenge koneti kipsomaninik sosom. Ako eng yotok, koui inendet ole wetchindoi chitugul sikobit konai kole, kemuch kipsomaninik chotok konam kito ne isomeshani mwalimuiyot nywa. Kora, mwalimuinik ap betusiek chu, kobune uindo eng ole inetishie. Inyoru mwalimuinik che kakimut koba Turkana. Ko icheket, ko memuchi konetis komyee amu mi ng'alek ap barisiet. Ako mame-mamengchindos icheket komyee.

Somanet ap sokat eng mwalimuinik kobo komonut amu, toreti mwalimuinik chotok konai akopo sokat, ole kiboisietoi mashinishek chitok po sokat, ako olle kinetitoi kipsomaninik alak akobo sokat. Sokat, ko barai ako magat kongen mwalimuiyot kiy age tugul sikobit konetis inendet komyee. Eng yutok, kobo man keyat sukulishek chechang, che chotok kineti kipsomaninik kotiko mengechen. Si karon komuch icheket koek mwalimunik chebo sokat. Eng yutok, sokat kotoreti mwalimuinik. um Ye yotok kakonai koboisie sokat, kotoreti icheket kongalalso ak biik alak che mii sang che loete icheket, akomuch icheket koyakchikey tuguk chebo komonut che kitabusiek anan ko che chotok che kikere ole kinetitoi pich akobo ole kiyoitoi kiy age tugul

Somanet ap sokat, kotoreti kipsomaninik che memuchikei kouni. Toreti icheket konyorchikei eng soet kitabusiek chotok meche kosoman. Eng yutok, inyoru mi mwalimuiot ne inetisie, anan ko mii-ko mii kanetutik chotok mii soet che ineti mwalimu, tatya kometo tuguk che chotok che kigere eng soet, che imuchi konyorchikei kipsomaniat age tugul neme nememuchigei. Kou nguno kipsomaniat nememuchi kolipan chepkondok eng sukul, kotos imuch inendet koboisie simet ap sigindet nyi, akonyorchikei inendet tuguk chemache eng simot notok, che imuchi kosoman inendet, ako akwai somanet nyii komyee. Kora, komuchi koboisie simot notok, kongalolso ak biik alak che mii tak-taakwek che terterchin, akonyorchikei inendet chito nemakchinkey. Ing yotok, ko tos inyoru ko pi- ko pichotok, komwachin inendet akopo somanet ne kakinet, anan ko somanet ne kikinet eng yu bo let, akomuchi kotoret inendet.

Eng mwalimuinik che memuchike, komuchi serikali konam icheket eun, ako mut icheket sukulit nemalipani kiy. Eng yutok, ko-komugakse kotech serikali anan kotaban serikali sukulit agenge. Anan ing kila, eng kokwotunwek chok, che imuchi koba mwalimuinik, ipkinet ng'alek ap sokat. Eng yutok, komuchi serikali konam eun icheket, akolipanchi icheket rabinik, kokochi icheket mashinishek che magat koboisie, akomuch koko-kokochi koro kekochi icheket tuguk tugul chemakchinke mwalimuinik chotok. Amu eng karon, komuchi mwalimuinik, kong'ete mwalimuinik chotok, nyikoname eun, nyikonameke eun ak konet lagok ing emot nitoni akobo ng'alek ap sokat. Kora, serikalit komuchi kocheng mwalimuinik chotok che kikosoman che kikosomanchi ng'alek ap sokat. Akolipan icheet, ipkonet mwalimuinik alak. Siko si karon, komuch icheket kochanga icheket, akomuch konet kipsomaninik eng changindo.

ngomomi ngalekab sokati komotoreti mwalimuinik en somanetab sokat samwa kouni ko amun makoiyai kito nemokoitoretin karon en yutoki ndokimomi sokat i kokimtayae mwalimuinik ngalekab sokat en yuton yuu toss matindoi chechang kasi amuu ngalekab sokat kokikokochi biik chechang kasi amun sokat yekakosomonchi mwalimuinik sokat akomuch inendet kosiri konyone inendet kowendi inendet sugulit nemi kipsomaniniki teityo konet ngalekab sokati en yotok yekakosir serkalit anan kosir sugulishek chotok boo chi akomuch inendet konyorchikee kelchin nepo chepkondok kila arawa kora ndamomi ngalekab sokati taki motoreti mwalimuinik kongololso ak kipsomaninikwak cheloen akomuch icheket kokochi icheket somanet nenotok nemakat

Kipsomaninik, kipsomaninik tugul ko magat kongalali tuket agenge. Eng yutok, kipsomaninik, kipsomaniat ne mitei Turkana, ak nemite Kericho, ko magat ko kergei bichotok. Nga ter maswek che mitei. Eng yutok, ko kipsomaninik ko magat kotindoi ngoroik ao sukul. Eng yutok, konaakse chito kole inendet ko kipsomaniat nebo sukulit ne ni. Kora, ko-koistoi ng'alek ap pcheet ap kipsomaninik eng sukul. Pcheet ap kipsomaninik kouni. Ko-ko mapitu ng'alek ap lagok chebo kap makor, ak lagok che memuchikei. Eng yutok, kokochin kelchin ak lagok tugul kokerkeit. Kora, kipsomaniat, ko magat kotindoi inendet nguvut ne notok maat kosomani. Magat koyoktagei inendet, ako magat kosomani amu karon ko inendet ne magat kosomeshoni kokochin kipsomaninik chun alak somanet ne kikinet inendet

Ng'akek ab simoisiek ko kikotoret kipsomaninik chechang, en yuton ii simoisiek ko karnok anan ko moshinisiek chotok chemengech che tos iboisien inai kii neimoche isoman ,en yuton ii koboisien kipsomaninik simoisiek chutok kobwone en kipagenge kobiit koroksoen icheget kinemokying'en, ko ingunon yon kolenji mwalimuyanywan kocheng akobo kii negagasoman betut noton, en yoton ko iib kokwaiti icheget kosir yeganet mwalimuyanwan kochenchigen somonutik chotok chemagat kosomoni icheget chebo beet konai tuguk choton chekaginet komyee, kora ng'alekab simoisiek en sugul kotoreti kipsomaninik kong'ololso icheget ak koyokjige icheget chotok anan ko kitabusiek chotok chemokyigen icheget kosoman, inyoru ingunon kou mwalimuyot nemi sugulit nemi Turgana komi age Nandi kong'ete mwalimuyat nemi turgana koyokyin kipsomaniat nemi Nandi kitabusiek chemagat kosoman inendet.

Ainet notok po Tana, kotaune tulwet ap Kenya, akotarchi tulwet notok po Aberdare. Eng yutok, kwenut yutok, ko kikotoret biik chemii cherikchin ainot notok. Ne tai, ko kikotoret Kenya ko mugul eng ng'alek ap stimet. Ainet nitok po Tana, ko yundok le kikinde mashinishek che chotok chope kipire che rwaitos, ako che pire stimet. Kora, kikotoret biik che rikchin yotok. Nga chang ko biik ap Wajir, ak Garissa. Amu, icheket koboisie beek chotok bo aino nitok po Tana, kopise minutik kwak, akobit konyorchikei icheket rabinik, ak amitwogik. Amu yekaruruio minutik chotok kwaldoi. Kora kobise beek chotok, kokochi tug kwak kotisekei. Kora, ainot nitok bo Tana, ko kikomuch kokochi komut-komut taek kobun emotunwek alak kobwaa emet nyoo. Ing yotok, ko kikotoret biik che ripchin ainot notok amu imuchi kwalda tuguk kwak koaldochi taek chotok. Kora, ko taek chotok, kolipani rabinik, kolipanchin emet nyo.

Komoswek somok chemutu kiprutoinik chechang nyokokerto en Kenya netai ko Maasai Mara, sikomii Mombasa ak komii noton oinet nebo Baringo ak Bogoria, awendi ataunen noton nebo Baringo ak Bogoria ko oloton komii beek chebunu ngweny che chumukondos ko choton ko kikokochi kelchin biikab komosotok ak emet amun bwone kiprutoinik nyokokere bechotok ak kityo ko biik chemenye yotok komuche kwoldochi tukukwak en emet misima kobwone kiprutoinichoton ak inyokoliboni rabinik choton chenyokokeren komosoto, nebo oeng komii nekile Maasai Mara, Maasai Mara komii tongik choton chechang chebwone kiprutoinik inyokokere, yotok kenyokobwone yoon changa konyokolondo tiongi choton konyokobendi Tanzania kocham kobwone kiprutoinik chechang, kora komii Mombasa amun beek chechang chemii nyanja ko kikobwa kiprutoini choton sinyokoro bechoton ak ko kikotoret biikab komosoto.

Eng Rift Valley, komi komaswek chechang che rutochin kipritoinik. Ne tai, komi aiet notok po Nakuru, Eng ainet ntok po Nakuru, inyorchinikei, ko kikobwaa, kobwane kiprut nyikoro beek chotok chemii Nakuru, ak kasit notok nepo teget ap namet ap samakinik aka taritik chemii olotok. Nguno, ko kikotoret biik chemi yotokto amuu bwane nyikwalda tuguk kwak. Masta age nemi Rift valley ne rutochin kiprutoinik missing, ko masta notok po Maasai Mara. Eng Maasai Mara, komii tiongik chotok po timin, che ngoit arawek che chotok po tisap ak sisit, kobendi icheket kobune beek ole palat, kobendi emet ap Tanzania. Ko yotok, kobwane kiprutoinik, nyikokere, ako kikotoret biik che rikchindos yotok. Kora, komitei ainet notok po Naivasha, ak tulwet notok po Longonot ne palat, necham kobendi biik ipkokere

Blochaini ko konoretab chepkondok NE noton isubi ole kikonorto chepkondok eng emet anan ko eng benki, eng yuton ngalekab Blockchain ko mucho eng siretab ngalrk choton chekisire rapinik chekakinen anan ko chekakisto ,sikoisyo ngalekab chorset anan ngalekab che mutai ndobetyo rapinik kebendi benki yekakinemunen rapinik ak biroo ,Ile rapinichu kokabun cheinit nenin ,ako kaba kounon kole.

Boisiet ap simoshek eng kipsomaninik, kotos wal kipsomaininik koter. Mii tos wal kpsomaninik eng so kotoret eng somanet nywaa, anan kowal kipsomaninik kobet icheket. Eng somanet nywaa, inyoru kipsomaninik kabosie simoshek chotok po eut, kocheng'e icheket kitabusiek anan ko bukusiek che tos soman icheket. Sikobit konyorchikei ngomnotet kobun yotok. Kora, tos nyoru kipsomaninik alak-alak che boisie, chemiii somanet notok po soet. Somanet notok po soet, kongete mwalimuiyot nywaa, koneti icheket kobun ng'alek-ng'alek ap soet, akoyokchin icheket tuguk che magat kwai, akwae icheket somanet nywaa kobun soet. Kora, tos wal kipsomaninik kobutyo icheket. Amuu, simoshek chepo betusiek chu, kotindoi tuguk che terterchin. Tindoi tuguk che chotok bo eiset ap maiwek. Tindi ng'alek ap kulet ap nyasorok. Ko nguno ngoro kipsomaninik, kotau alake kolechinkei, ndatieme kouni koune. Ako eng yotok, komuchi kobet kipsomaninik chechang

Ng'alek ap CBC ak sistimit notok pa 8.4.4 ko sistimit notok pa somanet neni emet ap Kenya. Eng' yutok i, Ko emet kong'et kingometage ak ng'alek ap chumbek i, ko sistimit nitok ne kitai kandoik ap Kenya kopaishe eng' somanet ap emanitok. Eng' yutok i, eng' sistimit notok pa 8.4.4 ko kikioaishe nitok eng' keny akoi ye yotok aindok ye makitai ng'alek ap CBC. Eng' sistiminotok i, ko kimi ko kichang' tiemutik che kiyae kipsomaniat. Ak kou ng'alek ap CBC ra ko tiemutik che chotok che yae kipsomaniat koyae tiemutik chepa tuguk che yae inendet. Ako ki keny kimi somanutik che kimakat, che ki lasima somanutik tugul koyai kipsomaniat age tugul ak kou rani , kipsomaniat inedet ne amuani kole ae.

Sokat, kikotoret kokwotunwek chechang. Kikotoret kokwatunwek che tai chechang, koborto lapkeiyet eng emet, kole mitei tuguk che koromen, anan ko tuguk che yaachen che mwaitaat kole tesetai eng kokwok notok. Kou nguno, kokwotunwek chun tororen kou Turkana ak West Pokot, ko kikotoret sokat kobor lapkeiyet kobor kole mii biik che bore biik ap masta notok, ako imuch koinee icheket tug kwak aka tuguk alak cheu mbaronik ak kobute icheket korik. Eng yotok, ko kikobit lapkeiyet kole bichotok, ko biik che ng'ering, ako bik chebare askaraik, akoibe ngoroik kwak ak bundukishek che chotok boisie. Kora, ko mwaat kole mii biik che kikonam eun bichotok, che ikochin mashinishek chotok boisie cheu bundukishek ak risasinik. Sikobit kobar biik ap masatak, akoibe tuguk kwak.